Weche man kod nengo e pichani, en thagruok ma jogi kale, mokel kod midhiero mar oro. Ma omiyo ok ginyal yudo chiemo ma ginyalo chamo, kendo ok ginyal yudo pi maler ma ginyalo modho. Jogi bende okoso osiptal ma ginyalo manyo e thieth. Kopogore gi mano, gikoso bende ot ma ginyalo jotie mondo oorit ngimagi. Ma keto ngimagi e andaki ni mar lee mag bungu nyalo monjogi kendo hinygi sa asaya.

Pur mar gini nigi pesa ahinya ne japur, kopure kendo okae motere e chiro. Mar ariyo, chiemo molos kod gini, moloyo to chiemo motedo kod kado, machalo kaka ring'o kata rech bedo gi dhadhu mamit ahinya, manyalo weyo ng'ano mochamo chiemono kod siso mang'eny

Ka ang'iyo pichano, gima biro e pacha en mor, chuny mokwe koda hera. Nyathino nenore ka ng'at ma mor kondo ohil. Nyalo bedo ni owuoro ahinya kata omor ka orwake gi otamba mayom. Chal mana ka gima en kinde mopong' gi teko maler kendo ma jaber, manyalo bedo ni en kinde ma ng'ato paro gimoro makende ahinya. Kopogore gi mano, sama aneno nyathi, taparo gweth maler moya kuom Nyasaye. Nikech nyathi en gweth ma Nyasaye ema chiwo. Ewi mano, aparo riwruok, nikech nyathi ema kelo riwruok e kind min gi gi wuon gi.

Tijni okahero nikech en gi midhiero mang'eny ahinya e kind oganda. Midhiero mokelo gin kaka; tijni kelo thoe. Marario, okelo ng'ikni e ohelni kendo ohala oknyal dhi nyime. Kopogore gi mano, tijno chungo wuoth e apaya, kendo jowuoth oknyal dhi mbele gi wuodhegi e yoo mokwe. Tijni bende nyayo maundu e kind oganda nimar mae sama jomaundu yude thuolo.